Njiko ĩno ĩkoragwo njega mũno rĩrĩa mũndũ aramĩhũthĩra. Mũgũri amĩgũra ũkũmũtarĩria agũthiĩ ekĩre makara acoke amundie njiko yake. Na ĩhũthagĩra makara wega mũno gũkĩra njiko ici ingĩ, ndĩnyuaga makara maingĩ ĩkũhũthĩra o manini. Amĩige handũ karũhuhoinĩ ĩhurutwo nginya makara make magwate, magwata aigĩrĩre kĩrĩa akũrugaga na ĩkũruga wega mũno na makara matirĩthira narua ta njiko iria ingĩ. ĩkoragwo ĩ njiko njega mũno gũkĩra njiko icio ingĩ. Icio ingĩ nĩinyuaga makara mũno no ĩno ĩhũthagĩra makara wega mũno. Ndũgũthiĩ hathara ya kũgũra makara maingĩ na nĩĩgũkũrugĩra indo nyingĩ na ĩrugaga ona haraka ndĩteyaga mahinda. Waigĩrĩka irio ciaku no gũcikunĩka ihĩe narua na ndũkũhũthĩra makara maingĩ.

Macini ĩrĩa ya gũcinĩrĩra, ĩtĩbũthagĩra mwaki mũingĩ, norathiĩ nduka ũgakora macini nyingĩ ũgacagũra irĩa ũrenda, ta rĩu macini cia tene nĩcianyuaga mwaki mũingĩ, tondũ macinĩ ĩyo ĩtĩarĩ na gwa gũceta mwaki ũrĩa ũrenda mũiganu wa gũcinĩrĩra na wacinaga rĩmwe ũgakorwo wacinĩrĩra mũndũ makara matheri, no tũtũ tũnini wathiĩ kwa mũũbĩndĩ ũgagakora, ũgũkagũra ũgoka wanjie gũcinĩrĩra, na wega wako ũraceta mwaki ũrĩa ũgũcinĩrĩra ũrĩa ũrenda, wenda mwaki mũingĩ, ũgaceta, wenda kamwaki kanini, ũgaceta, rĩu ũracina wega nĩ ta mwaki wa ngaci, ũrĩa ũrenda gũcinĩrira naguo, rĩu ũracinĩrĩra na mwaki mwega na gagacina wega ũrĩa gũbataranĩtie na gatiranyua mwaki mũingĩ.

Ĩno nĩ ngandamia na ũthiyaga kũrĩa mĩtĩ ĩhandagwo ya kũhanda ũkamĩgũra ũkamĩrehe mũgũnda ũgatuĩka wakũhanda mũtĩ ũcio wa mũkandamia. Thutha wa mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ ũgatuĩka wa kwanjia gũciara. Waciara ngandamia icio nĩciambagia kwendio na kiro ũgoka ũgathimĩrwo cia gũtwarwo ithĩinĩ, nĩguo gĩthĩi gĩkĩ ũrute maguta ma kwĩhaka kana makũrũga. Iria ingĩ igũtigara nĩtũciatũraga na mahiga, ũgoka ũgaciatũra gĩkoro kĩa igũrũ ũgakĩengutia. Gĩkoro gĩkĩ gĩgũtigwo ũgagĩkũnithia ihiga ũgatuĩka wa kũrĩa kau gĩ thĩinĩ kau nĩko gakandamia keho ka whaiti, kemũrĩo mũno gacamaga iriya. Rĩu ũgũka woigĩrĩre ihigainĩ watũre ũkanjia kũrĩa tũu twa thĩinĩ kana andũ a kiro moka ũkamenderia.

Arwaru maraga gũthondekwa thibitarĩ ciitũ nĩũndũ wa marĩhi maya ma SHA, SHA ĩtĩraruta wĩra kuuma rĩrĩa thirikari yathengutirie mũbango ũcio ũngĩ warũgamagĩrĩra andũ wakũmarigita, mũndũ nĩarathiĩ akerwo eyandĩkithie, eyandĩkithia mũbango ũyũ wa SHA ũkerwo nĩũkwambia kũruta wĩra gũkũrĩbĩra cibitarĩ, no rĩrĩa wathiĩ wathondeka wĩ ta mũrwaru gũtĩkĩndũ ũkũbeo kũu ona ndawa onemwe ciothe ũkwandĩkĩrwo, ũthiĩ ũkagũre nja, angĩkorwo kwĩ mbia ũkwendaga kũrĩbĩrwo, mũcoke mũhuko ũtuĩke wa kwĩrĩbĩra. SHA gũtĩ ũndũ ona ũmwe ĩrekĩra mũndũ, we wona watwara mwana kũu nokage kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ, wandĩkĩrwo ndawa ũthiĩ ũkagũre na angĩkorwo mwana nĩakoma thibitarĩ SHA gũtĩrĩ kĩndũ ona kĩmwe ĩrakũrũgamĩrĩra, gũtĩ wĩra ũraruta no nĩ ũrerwo ũmĩrĩhĩre na yatwa gũkũrĩhĩra mbeca ĩ, angĩkoo wathiĩ thibitarĩ wacanjwo ngiri ikũmi ĩgakũrĩhĩra ngiri ĩmwe ũkona gũtĩ ũndũ ĩreka ,rĩũ nowĩkire harambee nĩguo mwana, rĩngĩ nĩ mwana.

Ici ciĩtagwo ndithi, ciĩtagwo ndithi, cioneka keingĩ mwena wa kuuma Embu, na i ndithi mũno, cio i mũrĩo no ũngĩrĩa nyiingĩ, wanjagi kũigua magego ndithi, nĩciũrũragio gũkũ tũkaigũra, ci mũrĩo mũno ũgĩcirĩa, no owarĩkia gũcirĩa, ndũngĩbota kũrĩa kĩndũ kĩngĩ wega, magego maku mokaga makeingĩria ndithi, warũma kĩndũ kĩngĩ ũkeigua aii, magego macio nĩ mareta thĩĩna, matĩrabota kũrũma wega nĩũndũ worĩa ũiguĩte ndithi, cio tĩ njũru ndithi ici, i mũrĩo mũno, ona tũciendete mũno, no kĩrĩa gĩkoragwo nakĩo kĩingĩ nĩ kũigua ndithi magego-inĩ, na nĩ njega.

Haha ndĩrona ta anake aya marathondeka handũ ha kũhanda nyeni. Makamba magetha kĩratathi kĩa mbere magakĩara raũndi, marĩkia kwara kĩa mbere magetha kĩratathi kĩngĩ gĩa kerĩ, magakĩara raũndi magacoka makaigĩrĩra gĩa gatatũ magakĩara raũndi. Raũndi icio ithiĩte itigithũkanĩte, kwĩna kĩraũndi kĩnene, gaka nĩ karaũndi kanini na gaka karĩ igũrũ biũ nĩ karaũndi kanini biũ. Makambia gũciĩkĩra tĩri, kĩambere gĩgekĩrwo raũndi nginya gĩkaihũra, magacoka gĩa kerĩ magekĩra raũndi gĩkaihũra ona gĩa gatatũ magagĩkĩra raũndi gĩkaihũra. Macoke maitĩrĩrie maaĩ raũndi ciothe maambie gũkũria mĩmera yao akoro nĩ nyeni, masukuma kana mathoroko manjie kũhanda hau.

Aciari na aarimũ no meikare ndĩ, maarĩrĩrie kĩrĩa kĩramagia, na kĩvote kũthiĩ kũrĩa kĩagĩrire, aarimũ no metane mũcemanio, namo aciari matuĩke ma gũthi mũcemanio ũcio, mathi methe vandũ megũikara ndĩ onakorwo nĩ kĩvaaro matuĩke ma kwarĩrĩria mĩario yao, na yoothe noĩtuĩke ya kũteithia matuĩke ma kũteithĩka nĩ mĩario ĩyo to mekwaria me vamwe, me kĩongo kĩmwe, na matuĩke ma kũiguana, na marie manyitanĩre, kĩrĩa gĩkũthũkagia kĩrĩa kĩngĩ, mamenye nĩ ndũĩ, rĩu mainũke me kĩongo kĩmwe. Matangĩtana mũcemanio, matĩngĩiguana koguo kĩndũ kĩrĩa kĩna vata, aarimũ metane mũcemanio mete aciari, meikarĩ thĩ, marĩrĩrie kĩrĩa kĩna mathĩĩna na nĩmegũtuĩka ma kuona kĩvonia kĩa maũndũ macio.

Skiza nĩ njega thimũ-inĩ, na mbũragĩra mũndũ ũkĩigua rwĩmbo nĩ ruina rĩngĩ nĩ rwĩmbo wendete, no thĩiniĩ wa marĩbi, kũ mũndũ arĩbagio ciringi ĩmwe, na kũũngĩ arĩbagio ciringi igĩrĩ, gũkũringana na mũthenya ũrĩa wekĩra kandi yaku ya thimũ, tondũ ũrĩa ũgũcererwo, noguo Skiza ĩrathiĩ ĩciarĩte, rĩu mũthenya ũrĩkĩra kandi yaku ya ciringi ikũmi, rĩngĩ ĩtinio ciringi inyanya, nokarigwo kaĩ mbeca icio irathi kũũ, no nĩ tondũ ndwĩkĩraga kandi o mũthenyaĩ, nĩkĩo mbia ciaku ciroka itinĩtue, tondũ matinia mĩthenya ĩyo yoothe ũtekĩrĩte kandi, na Skiza ĩro thimũ-inĩ yaku. Rĩu mateta meingĩ mokaga wekĩra kandi ya ikũmi na nĩ yatinio yonthe nĩ Skiza, rĩu noũkore noũkũrakara ndũgĩkena, rĩngĩ nĩ mũndũ ũkwendaga kũbũrĩra, rĩu ũgakora Skiza nĩyatinia, ũgakora yatinia ikũmi rĩaku, watigwo ũtarĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega kũwĩka, ciana ciitũ cigũthoma, ciũhĩge mũno. Na ikene mũno. Na gũtirĩ handũ ikagiĩkaga ciakora mũtambo ũyũ. Ciathiĩ ngari-inĩ, ciũkore. Ciathiĩ bengi, ciũkore, ciathiĩ thimũ-inĩ, cikore mũtambo ũyũ. Rĩu nĩmekĩtwo wega, mangĩgĩthoma nĩmekũhĩga, tondũ gũtirĩ handũ ũtarĩ, kũndũ guothe kũhũthagĩra mĩtambo ĩno rĩu ya thitima. O kũrĩa ũgathiĩ no nginya ũũkore. No nginya ũhutahutie, nĩguo wĩĩke ũrĩa ũkwendaga. Rĩu ũtangĩgĩthoma, no ũgiĩke mũno. Ona wanjia gwĩtia ũteithio, andũ nĩmatuĩkire a mawĩra maingĩ. No wĩte mũndũ agũteithĩrĩrie handũ, hareme, ũtinde hau ũrũgamĩte wetereire honeke mũndũ ũgũgũteithia, na othe marĩ mawĩra-inĩ mao. Rĩu mathomete, nĩ wega mũno, nĩmekũhota kũruta wĩra nayo.